Angot tuguuk cheu bandek, anyooru kongetekee ginuok Taman. Akoi Taman ak mut, ko maragwek ko ginuok kongeteke somok, ingele somok bokoi ginuok angwan. Kosiibge kole nee nekekool

Kou bandek tap kabor ande kerchek akamaa yeityo ande kuniok chetoreti komanam kurkurik akokonor eng choke ako lasima ko choket komanomei beek komaitchin beek simabulyo bandek.